Hakwa niĩ mwene, ũrĩmi ũngenagia tondũ nĩho nyonaga mbeca ciakwa cia irio, na cia kũrĩha nyũmba, koguo niĩ ũrĩmi nĩ kĩndũ gĩa bata mũturĩreinĩ wakwa, nĩkĩo kĩheaga mũtu, nĩkĩo kĩheaga irio, na nokĩo kĩheaga mbia cia gũthomithia mwana wakwa, koguo itarĩ na ũrĩmi na itarĩ na ũndũ ũyũ wa gwĩka, kũrĩma, ndingĩona mbia, ndingĩhota kwĩrũgamia maũndũ makwa marĩa mothe marabatara mbia ndingĩhota gwĩka. No thĩinĩ wa ũrĩmi, nĩ ũndeithagia mũno na njĩra nene, kwĩyonera kĩndũ, ngahota gũkorwo na kĩndũ ndĩreigĩra, mbia ndĩreigĩra, ngarĩa irio cina cina ũgima mwega, ngamenya irio ici nĩ niĩ handĩte, ndihũrĩte ndawa nyingĩ, na citirĩ na gĩko ta cia bara, rĩũ koguo niĩ ũrĩmi nĩ ũheaga irio, nĩ ũheaga ona gĩthomo, nĩũhega ona ha gũikara, ũrĩmi harĩ niĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno mũno mũno mũno, nĩ kĩndũ nyendete, na ba no kĩhe nĩgĩtũmaga ngaikara ndĩna ũndũ wa gwĩka, ndĩraikara o ũguo nyũmba, ndiraikara itagwĩka ũndũ, nĩndĩreiga meciria makwa me matheru, ndira ndireciria maũndũ maingĩ, nĩndĩreninĩra meciria, meciria moru, koguo hingo ciothe ndĩraikara ngĩruta wĩra, na nĩciheaga mbeca.

Nĩ harĩ bata injinia a mĩako gũĩka kĩgeranio kĩa mĩako nĩguo hatikanagĩe na ũgwati, na nĩgetha mũndũ ũyũ, injinia ũyũ ahote kũhĩtukio na amenyekane ena ũũgĩ ũcio wa gwaka, na kĩndũ gĩtikarehe ũgwati yani ũgwati mũnene. Na oho nĩ mekaga kĩgeranio nĩ kuonania nĩ anyita ũrĩa akuonetio, ena ũũgĩ ũcio na hinya ũcio wa gũaka kĩndũ gĩtarĩ na ũgwati. Gĩkagitĩra gĩtikarehe mogwati maingĩ marĩa magũtũrehera hathara ya kũhũthĩra mbia. Na bado ndĩgatũrehere hathara ya maũndũ maingĩ, makĩria ya kũgitĩra tũtikahũthĩre mbia nyingĩ tũkĩgitĩra ningĩ hathara ĩrĩa. Na bado tũgĩthondeka hathara ĩrĩa ĩthũkĩtio nĩkũringana na mwako ũrĩa wakitwo ũũru. Koguo nĩ harĩ bata mũnene mũno injinia a mĩako gũĩka kĩgeranio, okorwo ndanahĩtũka, agagĩcoka cukuru agathoma. Okorwo nĩ ahĩtũkĩte agakĩhĩtũkio, na agatuo injinia mũnene ũngĩaka mwako mũnene ũtũũre ũtakũrehe hathara kana ũgwati o wowothe.

Niĩ hatirĩ ndawa ndanahũthĩra ya mĩtĩ. Nĩ ũndũ ndanona andũ aingĩ manahũthĩra ndawa icio cia mĩtĩ, ũrĩa itoĩ ciĩtagwo, ngona cimathũkĩire atĩ mangĩthi thibitarĩ magucie ndawa icio cia thibitarĩ, cititwaranaga na ndawa cia mĩtĩ, ũkona mũndũ ũcio nĩ athũkĩrwo nĩ ndawa ĩyo, nĩ aremwo nĩ kũhihia, nĩ aritũhĩrwo yaani nĩ ambi gũtahĩka. Niĩ ũndũ ũcio nĩ wanjĩkĩrire guoya mũingĩ wa kũhũthĩra ndawa cia mĩtĩ. No ho nĩ ndananyua ya mũguanũgũ nĩ ũndũ wa homa na nĩ ndahonire. No ũrĩa mũndũ aumagĩra thundo haha mũromo-inĩ nĩ ũndũ wa homa, nĩ ndanahaka mũnuanũgũ na ngahona. Ta rĩu ũguo hana thaa ici nĩ ndwarĩte homa ya kĩroma nĩ hakĩte mũguanũgũ, na nĩ ndĩrona ũkĩndeithia. Rĩu niĩ ndirĩ ndanyua ndawa ya mĩtĩ ĩrĩa ĩrĩa ĩthondeketwo ya mĩtĩ ta gũtherũkia anga mĩkorobia ĩgatherũkio ũgacoka ũkanyua ndirĩ ndageria. Nĩ ndagĩire na guoya ũcio rĩrĩa ndonire mũrata wakwa ehĩirwo nĩ ndawa icio, citukanĩte na ndawa ya thibitarĩ na ndawa ĩno ya mĩtĩ akĩambia gũthũkĩro nĩho. Oho nĩ ndaiguĩte atĩ, ũkĩnyua ndawa cia mĩtĩ ndwagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩnyua ndawa cia thibitarĩ kana ndawa o yothe ĩkonainie na thibitarĩ ndwagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmĩnyua atĩ ndĩtwaranaga. Niĩ nĩ ndagĩire guoya ũcio ndingĩhota gũcihũthĩra nĩ.

Ndĩgĩragĩrĩria kuumana na COVID-19 ndĩkanyite na gwĩthambaga moko o kũndũ guothe kũrĩa ndaima ngoka ngethamba moko na thabuni na ngemenyerera. Ngekĩraga nyamũ ya maniũrũ ya kũhihia ndikahihie rĩera rĩuru. Na rĩrĩa ndĩrathimũra ngahũthĩra gwoko gwakwa kũnyitirĩra. Na rĩrĩa ndĩrathiĩ handũ hena andũ aingĩ ndirahutahutia tũindo o ũguo na kũgeitha geithia andũ. Na ho ngatigĩrĩra makĩria mũno nĩ ndethamba, nĩ ndethamba rĩrĩa ndoima handũ hena andũ aingĩ. Na nganyuaga tũmaĩ maita maingĩ na ngaga kũnyitanĩra na andũ maita maingĩ rĩrĩa twĩ handũ ha aingĩ okorwo nĩ ta gĩciko nĩ ndatigĩrĩra niĩ nĩ ndagĩthambia ngĩgakĩhũthĩra. Na hĩndĩ ĩrĩa yothe ndoima he andũ aingĩ kana handũ ndamenya nĩ nguruhanĩtio na andũ aingĩ na no hakorwo hena mũrimũ ta wa COVID-19 nĩ nyendaga gwĩthamba moko na ngacenjia nguo irĩa njĩkĩrĩte. Ngacihũra na ngahũthagĩra sanitizer maita maingĩ. Nĩ ngoragwo ndĩmĩkuĩte bag inĩ na ndageithia mũndũ nge sanitize nayo nĩgetha ngaruta gĩko kĩrĩa gĩothe kĩngĩkorwo hutanĩtie nakĩo kĩngĩndehera mũrimũ ta wa COVID-19 kana virus o yothe ĩrĩa ndacemania nayo.

Inooro mũno nĩ yũĩkaine mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa tondũ nĩkĩo nĩruo rũthiomi rwa gwitũ. Nĩ gĩkũyũ na nĩ mahotaga gũtaarĩria wega nĩ matũrehagĩra mohoro ũrĩa tũranyita, magatũrehere ibindi nyingĩ irĩa citũkenagia. Kwoguo Inooro nĩ yũĩkaine mũno. Ona Kameme nĩ yũĩkaine kũrĩa njikaraga itũra-ini rĩakwa tondũ no rũhũthagĩra rũthiomi ruitũ rwa gĩkũyũ, nĩ ĩtũrehagĩra mohoro ma gĩkũyũ irĩa cihotaga gũthikĩrĩrio nĩ andũ akũrũ na ethĩ o hamwe na ciana nĩ mahotaga kũnyita. Makĩria mũno mohoro, mohoro nĩmo matũkenagia ma Inooro na Kameme na tondũ nĩ tũrahota kũigwa rũthiomi rwitũ, nĩ tũranyita ũrĩa kũrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ, nĩ marahota gũtũtaarĩria makĩria ya ũrĩa gũikaire tondũ nĩ tũraigua rũthiomi rwitũ. Na ibindi cia rũthiomi rwitũ nĩ ciroka nĩ iratũkenia atĩ nĩ irakũria rũthiomi rwitũ rũgakorwo rwĩ igũrũ. Nĩ tũranyita atĩ andũ arĩa akũrũ na ethĩ othe nĩ marahota kũigwa makenete rĩrĩa marerorera rũthiomi rwitũ thĩinĩ wa nenda-inĩ ta TV-inĩ na redio-inĩ, nĩ tũnyitaga. Na o ho nĩ matũkenagia mũno mohoro-inĩ atĩ nĩ marageria gũkinyĩra ona okorwo matinarehe rwa rũthiomi rwitũ nĩ tũra-